Jogo mantiere kae gin jatend piny owacho mar kenya laktar William Ruto ka achiel kod jalupne ng'ire Kithure Kindiki gin kod nego kaluwore ni gin jogo matelone piny kenya kendo gin ema gitayo chenro duto te mag sirikal kaka ring'o

Jatend migao mar somo Julius Ogamba migos ma piny Kenya chiwo buk ne jatend riwruok mag mbalariany e piny Kenya ka. Gin kod nengo kaluwore ni gikonyo nyayo weche mag somo e pinywa ka nyake rang'iny ma malo.

Ne atimo tijni mokuongo higni adek mokalo. Tijni nikod midhierni mang'eny koriwo nyaka kaka lwedojony, chung' e chieng' gi aming'a yudo ng'ato maok dwar duoko penjo kaachiel gi weche mag arita kwe.

Mae en mbalariany mar Kabarak e kidieny mar timo somo eyor mbui. Okonyo jopuonjre mopogore opogore e puojnruok e rang'iny mamalo. maok ochuno ni nyaka gidhi e klas gi tiendgi kaluwore gi weche mag dich ma opogore opogore to kend lony mag penj masani

Maendi en nyasi mantiere e mbalariany, oting'o ji mang'eny moriwo jotend mbalariany kaachiel kod nyithi sikul e ,mbalariany no. En kod nengo kaluwore ni opuonjo jo mbalariany kaka onego gidagi kod weche mang'eny motimore oko mar mbalariany mowinjo bed ni ging'eyo.

Mae en nyasi moriwo nyithi skul gi jopuonj mowuok kuonde mopogore opogore. En gi ber mathoth kaluwore ni jogo moa kuonde mopogore opogore romo kamoro kendo gisumore paro e weche mang'eny madhi mbele kendo gi yore du mopogore opogore monego bed ni gitimo go gik moko.

Magi jogo majiwo weche mag thieth miluongo ni nyamrerwa. Gichung' ka mondo mi gikony jatuo maok nigi nyalo manyalo dhi osiptal kendo gijiwo weche mag thieth mondo mi ochop ne dhano ka dhano nyaka e dhoodgi mondo mi ocho neji maok giweyo ng'ato ang'ata chien

Mae en jatend migao mar weche mag nembe migosi Hasan Joho, kaachiel ko nyawadgi moae piny mar jo arabu. Gin ka mondo gi gijiw weche mag tudruok mag nembe e kind piny Kenya gi pinje maoko. Ka gimedo weche mag ohala ka achiel kod dongruok mag piny.